An ng'ani ka ng'iye to ochal na ka Dennis Oliech jatuk mpira ma wuod luo ma thurwa kae, nochako ngima mapiny ahinya nikech min gi ne uso mana alot e chiro kawangware Nairobi, ang'eyo mano nikech nose pimonwa sigande ,koro ne en gi talanta mar tugo mpira, mpira ni notugo maber ma timbe ma oko onene kano tugo ne tim mar harambee stars mar pinywa kae, kane gikawe tono chule maber ,chudo ne ni nokelo lokruok e ngimane omiyo nogero ne min gi ot maber ,ma nyisa ni ji nyalo chiemo gi talanta ma Nyasaye omiyo gi kua ng'iyo ngima Dennis Oliech, omiyo kik watam nyithindo kawa neno ka gin gi talanta moro magi nyalo timo go gimoro maber e ngima gi, to wan kaka jonyuol wabed mokuongo e ngima gi mar jiwo gi mondo talanta gi no odongi kanyalo kelo ne gi kata nwengo e ngima gi kata yore gi mag yuto ,chon ne ji ojaro gik machalo tugo mag opira gi kata wer kata gik machalo kamano to sani koro waneno ber ,ji neno chiemo yuto gi yor..

Aneno kambi mar olo mafuta mar gari, kambini aseneno kuonde adek mopogore ei Kisumo ka. Aseneno ka apikni rawe kamodho mo ka geche rawe, tuk tuk rawe. Osiepna moro nikod gari to ok omadhga mo kamoro amora, odhiga mana e kambini mondo oolne mo e gache. Kendo ka penje gima omiyo to owachona ni kambini ok thor kiko moe gi gik moko malilo gari kata ketho ne injini omiyo mae ema ohero. Omiyo an bende kata pod aonge gari to asebedo gi adiera kode kaluwore gi kaka osiepna wuoyo kuome. Aneno koler aneno ka ober.